Bo komonut beek missing amun en kasisiek alaktukul chekiyoe en gaa ko mokin gee beek missing ako beek ko kororon en ee en omitwokik ana keyee anan kee kinoki tukun en imbar rii ko kororon beek.